Eng kokwet ko mitten piik konyil oeng, miten biik chechomei kasit poisshonik sikomiten piik chemachamei. Piik chemachame poisshonik ko piik chekiilike eng sopet chemochei sikotoretke acho maiim sopet sikomuch kolipan, kotoret lakok kochop chakula atio komin tuguk eng saishek. Ko piik chemachame karishek ko piik che lazy chemoimuchei koyae kasishek chenaame koseretoe koiben biik tuguk akomochei koriopso kityo sikosikopen tuguk ap piik tuguk

Nagere boisioni abuote piik chekiilike eng sopet komochei sikosopcho en tai no anyone, piik charusto asikosich tuguk cheame, piik chemarustos asikomuch kole kataret laakwach chekakoyai kasit poishoni kotoreti koyai kasit akotoret laak en tait no nyone

Kerichekab isirek chetam kepoishe ak boisiet kotam keale eng duket sikomuch kotoret koisto isirek eng boisionikab biik kou bandek, ngendek, piasinik ak ingwek. Kerichechoton kotam kepimanun ngiwe duketab kerichekab nealdai tuguk, kotoret koisto isirek eng tugukab imbaar.

Boisionok ole to kewalda eng kasartab yu, komuch keba kekas, kou agenge kokekas eng redio anan tuguk chemwoe biik eng social media. Nebo aeng kemuch kewaal boisionok eng kasartab nguni keba kokwet akoi kokwet ak kibagenge agenge tugul asikonet biik chito agenge neyobu tumin konet biik oletot kewalda boisionok ak kerichek che terchin chemuch keboishe ichek.

Oret agenge en inee netot kekonorta ingwechu kokeip akoi kot ne tilil, meset ne tilil ako ne yamat ako ole mamiten ingokaik, ole matinye chi. Nebo komuch icheng indoit ne tilil ne yamat amatiker inendet. Nebo somok, icheng ile matiny beek kapsa akikonor eng ole matwae olematot konyor ngokaik sikomuch kotor icheket.

Maayandani koyoe kasisiek, boisiet konyil chechang, ne tai, komuchei kokochi borto isiich kimnatet neo simuch isich iyae kasisiek any chebo betut ak nebo aeng, koniam imuche itech borto ak kiwooit akites kiloishek. Nebo somok, kimuche kora inendet mayaandani komuche kikochi ngokaik sikoshep icheket sikolok. Nebo angwan, komuche maayandani kialda asikesich chepkondok sikotoretin eng betut.

Boisionik eng kokwet ole tot keyaita ko agenge, ko kebwa tugul eng kibagenge ake toretkei ketar kasisiek ,kimutkei tuguk ak kenam eunek ake taar kasit sikeba kot ake. Nebo aeng kora, komuche ketoretkei eng kokwet keyai kasitab kinetekei akobo tuguk chemiach che karoron chekokopit cheu chekiriptoi tuga, ole kiriptoi ingwek, ole kiistoitoi isirek che kokonam ingwek. Nebo somok kora, koketoretkei keyai kasit eng kibagenge ko kechamkei akeip boisionok, akeip tugul kibagenge.

en kasarta ne kitaa kin anomi boishoni kokianyoruu arorutik chechaang neta kokiwoo kimotinye chepkondok chetot anamen kiyaach alda aborjikee kapisa kotor anyoruu chetot anamen boishoni nepo oeng kokiloo ndonyo elepokioldoen kiyach amusta kemoo sikomuch iponyor biik chetot kwalenan nepo somok ii kokimotinye tuguk chetot obun agoi yundo so kiyach acheng abun keldo kongeten yuu agoi ndonyo

Oret agenge ne tot kekonoren kitunguichu ko iip icheket ak kinde indoit netilil neyamat kapsa ak kikonore eng ole kararan ole matuon, aki mekan sure ile keyat indoit. Nebo aeng, netot kikonoren kitunguicu ko icheng meset ne tilil aki imaa icheket eng ko nematot konyor beek. Nebo somok, ole tot ikonor aityo inde kunuet aki mekan sure ile mamiten beek akinde kunuet neyamat.

Preeti agenge netot kiamda tuguu Chuu keistoi pilipilyot akemeto koyam Akindele sole. siamate en oret aiamate

Oret ne agenge ne tot aripchi mionwokik tiongik eng boisionikyu che eng tiongikyu, ko agenge, ko api amekan sure ale kaiste isirek eng tugukchu sikandai choge komamiten age. Nebo aeng, oretab aeng netot aripe, aiste isirek ko apit, apite icheket eng imbaar sipokonori eng choge komatinye utane. Nebo somok, ko andee kunuet akarat kutit simamuch kobun tiongik.

Koroi Eng kasari kokikomuch Krista agechopen (tractor) kikomuch (tractor) kotem imbaret koroi kora kokikende (tractor) sigopaishen sanishek aek

Pitosheeek Eng kokwet nyuun kotariti Eng pcheet ab imbaret sigopit konai Chito Kole imbaren nyiin inoni

Bo kamanut keyai boisioni amun eng konyil chechang, ne tai, imuche iyai sinyoru icheket chak amitwok amun kot ko bandek ko karon imuchi iwe tinga akenye torete lakok. Nebo aeng kora, bo kamanut keyai boisioni simuch iyai chechang ak iip alak koba indonyo pealde inyoru rapinik chemuche itoretenkei, itorete kou lakokab sukul ilipanchi rapinikab sukul, ko alak ialchine ngoraik, ko alak ialchine amitwokik atya kora itestai boisionikuk ak kiripkei.

Inoni ko inendet ko miwat nekakinyor, kinyoru eng koriik chechang, ne tai, miwandani itile ak panget iistoi palalietab nemi barak ak itilatil komengechitu simuch inendet iam. Nebo aeng kora, ko imuch inendet kechope moshinit koistokee beek ak kichololu beekchi.

Bo kamanut mising keyai boisioni simuch itoretkei chito, tinyei mitei arorutik chechang che amune sikeyai boisioni. Ne tai, ko simuch chito imande ak kiyai kasisisek komeseret ak imuch ichopchikei amitwokikuk. Nebo aeng kora, ko yo iyae boisioni, iyae chechang ak chekangetuun iip koba indonyo ipialde isiich rapishiek chemuche itoretenkei.

En Pichaini komuren nepute chaiik kakesn kitonget ako mitei nigelach chatit nelel akokatil sumek taban taban mitei kopute chaik kora

Inogeer indegeishechu abwaten boisionik konyil somok, agenge, ko ngaimuch chito koriip kokonor icheket kobunchi, sikolokchin mayainik. Nebo aeng, ko kamuch chito koriip indegeishekchu kole sikochanga, ako yon kakochanga ipkoalda ineget indonyo komuch konyor rapishiek. Nebo somok kora, komuch kole chito koriipchi sikoripchi security simanget nyekiame arekab ngokaik.

Oret agenge netot anet chito ole kiyaitoi boisiet ko amuut inendet ipondee taban kotapot ak ayai kasit sikogeer ine ole ayaitoi mutyo eng mutyo. Nebo aeng kora, letot anete chito eng boisiet ko angalalchi amut kwo taban ak angalalchi inendet eng mutyo inendet ak anet ole tot kiyaita boisioni. Nebo somok, ko kebe tuwai imbaar ak keyai tuwai eng mutyo kasisiek.

Po komonut boishonon en kokwet amun netai komutu bik ichget en kibagenge en kaliet Nebo aeng kobo komonut boishonok en kokwet amun IBU bik ko kibagenge agechoki kasiyek en kasarta ne kitten Nebo somok kemuch ketoret komyech ketoret chito ne mioni yon kamokomuche inendet.

Kasarta ne tai ne kiamuch ane ayai boisoni ko kiamuch anyoru ngwanngwanik chechang, n tai, kimatinye rapinik cheyamat sanam kasit amuch aal tuguk sipoalda. Nebo aeng kora, kimatinye rapishek che amuche apun akoi indonyo ipaal tuguk. Nebo somok kora, kimatinye tuguk chetot amuch aipe tuguk ak olepande amun kimatinye chorwandit netot komuch kotoreton.

Serikalitab emet ak kokwet komuche inendet konget biikab serikali komuut biik chebo kokwet ak koyuum biikab kokwet kibagenge ako net biik kiit netesetai eng emet. Nebo aeng kora, kokochi biik konget serikalitab emet ak kotoret kokwet rapishek sikomuch icheket koyai boisionik. Nebo somok kora, serikalit kokomuch kotoret boisionik kochengchi icheket indonyoisiek sikomuch icheket konyo rapishiek cheyamat.

Inageer boisioni abwate tuguk chechang, ne tai, abwate ale tuguchu icheket konyor boisionik, ngiyai boisioni inyoru ingwek kou sukuma chelelach, ngendek, bandek komuchei icheket koiyo akoip ingwek asimaseretyo koruyoiso buuch. Nebo aeng kora, imuche kokeyai boisioni imuche ipealde eng indonyo ak kinyoru rapishiek cheyamat che imuche kotoretin.

Bandianiton kobo kamanut mising eng kokwet amun toreti konyil chechang, ne tai imuchei imin ak korut bandechu, koi kakorut bandechu iyaam koi iwe tinga ak iam koek kimnyet kotoretin eng lanchi ako toretin kora eng langat. Nebo aeng kora, tuguchu kotoreti biik ipealde, ye kealde eng indonyo inyoru rapishek cheimukatin ipoishen eng sobet nemi tai.

En ngedechu kokokeer komiten chechang, achome chelegenoik en ngendek, amune siochome chelegenoik en ngendek ko ngamun isikurtos motore kasarta neo, nebo oeng kora kokararan beinyii en indonyoo amoibe rabinik chechang. Nebo somok kora komoibu mionwogiik ngendek che chelegenoik

Eng Pichaini agere muchelek Pendo AK (Avocado) mchelek kiyoeee peeek kindai peeek sapuriet AK kemetoi pakochumugenso ,pa kururyo piasinik kendoi daburey kot kora akinde ovacado akitonatonchi

Kamangut keai. poishani amun tariti keam AK.kokon (nguvu) ako kericheek cheistai mianwagik chechang

kit netai negamilan kanager pichaini ko teta inendet nesagitat ago kora kotinye moitanyi negasit lakini kokerge. nebaeng kotukchu kogamining moet miising.

oret agenge netot kia poishoni ko, kimut icheket akeket akoi legemet chuno olemami tuguk chemi mbar cheu pandek ngendek. nebaeng kora poishoni komuch iget kopabarabara tapn tapan oilemami karishek pikipikishek sikomuch icheget kwaget ak kwam suswek chemi tapan. nepasomok imuchi iget artochu koba oosinet olemami tion egetugul ipakach kwaket akoi kemoi pigetu.

eng pichait ni agere mbaret negararan kabisa negagitem. imbarani kokagetila til mara koterekta anan koek . katilatil okochop resishek che koronone imuche sikokameche komin ngendek , pandek, ann piasonik anan pinsik alak tugul icheget tugul ko kaketem lakini toma kinde gi. mitoi kopaishe kogane inendet kemin sigegol tuguk.

kanager pichait ni ko kit netai neganyo metinyu ko piasinik chekakepol atia keun. tililen piasinik chu kararan ako ngarngar icheket. imuche ne kokakipalu atiam kiun atia kooi omache nendet kondeguniok si kwalda anan kotilatil si konde maa.

Kinetai nekanyo metin nyuun kopiasinik chengarngar ,piasinichuu konkakinde nguuny simanunyo anan kosikwam KO(kidogo) anan koip kopa ndonyo ipkwalda

Ki netesetai Eng Pichaini Chu kotuga cheame chumbiiik ako eee peek tuchuuu

Paaakamanut Keai poishoni amun imuchi ipialde kitunguiik chuu Eng ndonyo sinyoru rapisheek chenipaisheee

Koi nikanyoo metitit nyuun nageer artanii KO karat Chito Netai sigopit kwaget ,Nepo aek ko sigopit kekee chekoo Nepo somok KO sigopit kwaget si geeip Kwa ndonyo pa kenyorune rapisheek ngealda

kit nekamilan missing en pichaini kogere nekotelel en kwenutab eik cheluche biik. Kamilan amun wany tos komaluch chichi? ako tugaa chechang cheimuch koyumisan inendet kotor koit kerichek. Nebo oeng koik chito agenge am eik chechang chetotkuluch inendet ak kobaar inendet

Paa kamangut mising Eng kokwet keriib Tuga ,Netai teta ngeriib kokonu chegoo ,Nepo aek imuchi ialde chegoo kopa ndonyo sinyoru rapisheek, Nepo somok imuchi ieeny sikenyoru. pendo ,imuchi ialde chegoo kopa kampunit ap (KCC) koraaa

Betut ne tai ayae aribe nego icheket ko kianyoru challenges chechang'. Ne tai , ko kimamiten ole tot ageren tugul, so kiyaa kobir ropta agechor alak anan kiam alak en timin kwam tiongik. Nebo aeng' kora kimuch koulujkey agobarke amun kichang' missing, kimamiten. Nebo somok kora, kimamiten amitwogik anan suswek chenyoru icheket. Kiyach icheket kobek, kobar kobar njaa. Nebo somok kora, ko kimamiten ole tot arip ale miani en ano konam kochakchin agobek

Poishani pas Tuga Eng kokwet komuchi kondege. piik tugul kipagenge ,imuchi korip murenik anan kokweri ngetik kopa tip pakoista piriteek

Kepirchi namba nemikilipan eng sipitalitab miyandoab kabwatutik. Mwach icheket akobo kiptangot nekitinye eng wikit nekikosirito

Konetishet ak lagok komuch kinet agoba tuguk che tesetai en sobet, kinet kelenchi bo komonut ine ingeba sugul ak kigilge si komuch itoretoge en betushek che bwone, kimuche kora kele ketegisge ak ketegis sigik asi ketegis Jehova asi komuch koberurin ago toretin en betushek che mi tai

(Mwalimu)AK.kipsomaninik konete biik ako pa mianwagik cheyachen Eng imbar

Oratunweek chechang kemuchiii keket Tuga kopa tip pa keistachi piriteek

Netaai kii nemagat kisup.ko kepaa chacha et Chito Nepo aek kora komagat Iam amitwogik chetililen

en pichait ni ko negoo aeng che kamatik che kaker arwet ngwai netui nebo artet ,icheget kamet kotoroche arwengwai ne karu ak koker barak

En betut netai nekioyoe boishetab ribetab nekoo kokiiman kabisaa amun kimokomuche kolanda amun kochang beek oinet oo kinyolu ichek kolanda koba koker komosin, komomii oletot kebun oo ndolondo koibe beek.

Chito inendet oleonetitoi olekiriptoi ingogaik i,kokasit netai koamut inendet ak andee tabaan ak aneet, arorchi olekiriptoi. Nebo peng arorchi oletokeriptoo komobiir roptaa yeityoo kora nebo somok akochi kerichek sikoribeen aarek chemengechen ak imaanik ak subenoik sikomonyor mionwogiik alak tugul. Nebo somok anet akobo koot nenyolu kotech inendet Nebo ingogaik sikoruitos icheget

Bo komonut inei boishietab minetab keetik en kokwet amun keetik kotoretii bik ab kokwet yon kokoyechekitun ketil koik kwenik. Nebo oeng yon kokoyechekitun ketil agetegen gorik, Nebo somok koimuch kora yon kakoyechekitun ketil ak kengoten gotwaa sikochob koret kokararanit ak Nebo let komuch keetik yon kakoyechekituun kialda sikesich rabinik en ndonyoo

Eng Pichaini ko Moira nikakiker inendet Kwanza koputu susweek AK kokakar. kora Kole simamanda

eng kokwet nyu kimuche kerib nego chechang gigete icheket koba gererut ne momite mbaar anan ko boisionik sikomuch kuaket eng suswek kora kimuchi keket nego koba osnet ole mitei suswek atya kerib amaba ainet agoi langat keket nyo keker

En pichait kokoibor logoek chechang che kimuche ketil ak rotwet anan ko eut, ak icheru tuguuk chemi orit ak kechuchun. Ak ketumdaa, yan kakechuchun ibokobek subuu itumdee tuguk chik

Aarek chemengechen komuch kotinyee amuneisiek chechang. Arwet nemingin angot kobiir roptaa anan kopir koristoo komuche kobaar icheket. kora aarek chemengechen angot komakibai en kasarta nenotok komuche koobek. Kora aarek chemengechen angot kochangaa ak kochilag i,komuche kobeek amun en koristop nemonyoru icheget, kora arek chemengechen konyolu kinagaa beek simabar meleldaa

Eng Pichaini kobaru murenik somok chekonori ngendeeek murenik chuu koistai (uchafu)Eng ngendeek

Eng pichait kobaru Chito nemitei kotutu timnda Eng ngendeek ngendeee Chu koyache ketutchi timndaa sikotililitu

Eng kokwen nyuun yakituti piasiik ketutosgee kechangeeee sigopit kecher piasiik Eng kipagenge

Eng Pichaini kobaruu piik angwaan kamunyeee pichuuu olenegit AK piasik kemunyeee kuniok pichuuu sigopit kokeny nekelaaa piassik kopa ndonyo pakealnda

En pichaini kokoboor bandek Che mesisiek, bandek olekimindoo en kokwenyun keteme, imbaaret ak kegereer ye kakegerer kemiin bandek, ak ketuub ak kebakata arawek somok, kesemberchi netai ak kebakaktaa arawek somok kesemberchii nebo peng, akebakaktaa nekit orowek koik mesisiek, ye kokoik mesisiek koimuch ibuut ak ibel anan ibakaktee koyomyoo am ibuut

Ageree ngororek chekararanen neeaa chepemdati Eng ngororek ako paisheee sageek anan kopeeek

En pichait ko kobor beekab unga ngano, unga ngano kobokomonut kabisaa en kokwet amun toreti biik konyil chechang, netaa kotoreti biik kobakeba tinga ak kengaa sikechopen chapati anan ichopen kiit aketukul mandazi, nebo oeng kotoreti biik amun yekabakeng'a kouni ak kialda, yekeialda inyoru inyendet rabishek cheboishen.

Tuguuk chekamilan en pichaini ko chaik chekakimin chekororonen lakini mait kitutyii icheget sikere komiten somisoo chekokoruut en imbar, Nebo oeng en imbarani komakingoot, koyon makingoot komuche kobuun tugaa kobuun negoo anan KO kiy agetugul yeityoo koam chaik chemi imbar

Kit netesetai en ireyuu ko koboor beek chetakongorngormaa, chemiten imbaar chenyolileen, icheket ko kokobaar asista bakowal ranginywan bokotolelyoketun kakomach icheget kinagaa beek sikobur konyolilekitun

En pichait kokakiboor ngendek, ngendek chekokiyobuu kebutee ak katakebire. Ngendechu kekonoori imuche koroon icheru tuguuk tugul chemuren ak inoor ak yeityoo inde minuet netilil ak ko neamat, kora imuche indee ginuet netilil ak ibeikonor en chogoo, kora imuche indee indoit neyamaat

En pichait ko koibor ng'endek che togotwonen che miten mbar. Bo komonut iman ng'endechu amun kimuche yon kogoruryo kebir ak kiiyo koik amitwogik. Anan kora yon kagochang'a, kebir asi kiba kialda en ndonyo asi kesich rabinik che kimuche keboishen.

Tuguk che kamilan en yu ko tuga che kororonen nyaa. Eik che biriren che koginde ng'otwa komosino. Eichu ko tinye katuswek che koen che tom kai kegeere.

En pichait ni, kokabor tuga che biriren, che tuen, ak che lekelen che lelach. Tuchu, komiten kora en kiit ne yeen beek ne kisimenden. Icheket ko tuga che kachang'a che karubkeiy icheken, sikoyei beek amu kalale asista.

Ne tai ko kit ne achame agobo ng'ororechu, komuche icheget kochang'a ko iiyo che chang ko chang'a en kenyit konyil oeng' ye kagochang'a en kenyit konyil oeng' ii amuche alda ak anyoru rabishek. Kora komotinye kasit neo amun igete kityo koba legemet ak iwege tor lang'at ibegetu. Kit ne momochen ribsetab ng'ororek ii ko ome ketik kotore, ome kora bandek en mbar kotore ak kora koime bik en rwaet amun rwoe momoche kenam

En pichait ko kobor injiryot ak kimyet. Injiryot ii ke ko yon keriibu en oinet ii, inyon ibel ak mwaita tor koyam, yon kagoyam, inde kora mwaita ak itilatil tuguk cheu: kitunguik, nyanyik, pilipiliik. Ak yeityo ibel kabisa to kobiririt, kobelbel nyanyik ye kagorur inde taban. Kimyet indoi beek tor kochumugoso ak ikwany.

Kiit ne mole biich en pichait ni ko ovacado chekakirat ak selele nelel avocadoit ango selele nelel kootchi maat yakaa koyoitchi maat konundos koyo kakonundos komakomuchei keam.

Beek chekakerak en ole mi muchelek ne tai: oyote bereisit, ye karayat bereisit abal bereisit komuche ichek beek che kachang koisto gee. Atilati bereisit en kwenutab muchelek asi komuch beek che komiten orit komuch kosto gee.

Ichiryot ko muchi ine kotoret chito eng betut ye keriyam komuchi kotoret ko manamin mienwogik che terter anan kora, kokonin kimnatetikeriam iyai kasishek che terter. Kora ichiryot kotoreti bik cha chang chang kotoretin ialde ak isich rabiishek.

Bandek betut netai kebute bandek kotile biik tile biik kerengaik, Nepo aeng kora ko bandek en butet keng'ete moche kipnotet neo, nepo somok kora koipe kasarta neo moche biik chechang anan komoche kemusta sikimuch kebut kechokyi ,nepo angwan kora ko bandek ko kot komeripge itwoldoen bandek akipakakte alak bandek en mbar.

Bandek en kokwenyun ii, kebute kogakigur bik en kokwet kobwa kibagenge si ketoretge kebut bandek amun bandek ko tekeni kasarata neo. Bandek kora yon ko kebut ii kebolee, yon ko kebal ii, ketoretge kiyum ak kinde tugul terekta asi komuch koibok en chokinet nebo kasarta ne kiten.

En pichait nii kobooru keunek ab murenik oeng che tile pendo. Icheget ko masaek amun tinye tukun cheu tenderek en keunek. Katil pendo komii inguony icheri kabartet.

Boishetab ribsetab eik ab tuga, ketam kegere koba komosta agenge ne momi boishonikab mbar asi maimuch icheget koamis. Kibogeribe either ko ng'etet anan ko mureniot anan ko kwondo anan ko lakwa ago rib ii agonaga beek ii agobutyi suswek ii, ak kebutyin chumbik, ak kora kebite yon kokobek wikishek agenge

Laet ab beek ko achame amuun nilaa beek ko (rahisi) ako ichaktei ako imuuch ilaa beek chechang. Simochome laet ab beek ko amuun kingete akomuch koimin metit

Tuguk che kamilan en pichaini ko chepyoset ne ribe tuga en ele kamomiten suswek. Kora kogabun osnet, koganyo urwet neo! Ago kora ko seretos tuga ame ng'ung'unyek.

Tenyi kan oger ii, ko kanyo ko eito ne ne luche biik. Asi kai amwa ole luche biiik ii, ko amun en itindenyin kogaginde mauat, inendet ko sigo ng'et koter komato koluch bik inendet.

Ndoger boisioni ko bandek che chang! Che kakimaa en asista si komuch icheget kosoiyo. Bandechu, ko nyolu kosoiyo komye, kiserser ak kewolchin kisersere tor koyomyo komye tugul asi tor kindo guniet ii ko kogoyomyo asi monunyo.

Icheju ko bandek che kogoyomyo, che mi mbar che tomkebut. Bandechu yon kibute kegure kokwet anan igur chi sobwan kibagenge sobut tugul ii sigochokinok amun mara koib saishek che chang. Ye karobwan obut tugul ii oyum en keberut agenge ak tor ke laa anan kinde terekta sikeib icheget agoi chogo.

Ribetab ingogaik ko kararan kabisa en boishet amun agenge ko; konu mainik, yon kogogon mainik ii kyam koik amitwogik anan ibealde si sich rabisheck. Ne bo oeng' kora, kerib ingongyet ii kotoreti amun logu ak kosich arek ii, kochang'a ibealde isich rabishek. Nebo somok kora ko yon kogolok agosheb ii kochang'a arek komuch ialde arek si kechob koik bendo ak isich rabishek.

Kirwagindenyun ko chito ne oo inendet, ne teleljin ng'alekab kibagenge nebo kokwet. Kora kirwagindet ko chito inendet ne kere kole kayaak tuguk che miachen en kokwet ak kosib biik ng'atutik ab kokwet. Amatkekalge ala kechomdos.

Oret ne tot ketesta yon kiune beek keboishen kerichek ii, keboishen beek che belebik. Sikai keboishen beek che belebiik ii, ko sikocher kerichek tugul che kong'et en beek. Kora oret age keboishen sobunit nemokweruge, sobunit ii ak marariat ne tilil si komuch icheget kosto kerichek.

Yon kiune beek ii, keboishen kerichek, keboishen kora beek che belebik ok sobunit. Ii meken sure ile keboishen sobunit ii ak isit ak marariat ne tilil.

Beek keipu ak kende tangisiek sikomuuch biik ko nyor, kora kindoi ndoisyek ak teronok ako kora ke bale oinet sikonyor biik beek che toreten gei

Noo chome agobo ng'ororyani, ko amun ng'ororyet ko roisi en ripsenyin. Ng'ororyet iwone kityo agoi legemet ii ko bo koamat sogek agoi lang'at igetu. Ne momochen ko ame sogek ab ketik kotar ii kot ko koran imin kotore sogek.

Somanet ab sokat ko kararan kosir korik chekinetishen, amun ii: roisi kesib keit ii, me boishe rabishek che chang, ago kora ko moking'ete, ago kora komuche bik chebo kokwet che komi ole loo koit icheget. Meboishen rabinik ii, oo mobegu sait- isib iite en kasarta ne kiten.

En pichait ii, ko kan oger pichaini ko konyo metinyun teta. Teta ne kogiyenye, kogiyenye oginde suswek, kinde suswek sigosto kotokomikerichek ii, kotoret ak kora kogakiyeny ago kagetil icheget ii kisto kimiten inendet keyenye.

Teta ne kakieny icheget ako kakinde sogek siko isto kerchek che kikoboishen ako kora ko boiboen biik chotok amuun kakotil teta

Inoni kilole maat tii aityo icheng ketik ak ityo itil pendo akoi komoswek chemengech chemengech ak itor icheket, yekeinde pendo keti ipelumde ketit noton nemiten pendo ole nekit maat tii ak iwoki maat sikololyo icheket. Yekokololyo iweki iweki ak iteshi chumbik akoi koruryo.

Kelchin ne tot kotoret kisochi beek kosir kibisen beek ii, ko kerichek ab beek. Kerichek chu koisto kosto germs ak isirek che komiten beek che tot ichek konyor bik che yee beek, konyor mianwogik, kora kotoreti beek ii kobur ko preservative en kasarta neo komatwa beek.

Beek yon amoche kobaa mbarenyun kotam achengee paipisiek chekoen, yekaachenh paipisiek atuyee kongeten tangitab beek akoi imbaar achob tangisiek chechang, yekoochob akoroobchi agetugul Kotor konyor ingwek tugul

En pichaini kokobor bendo ne miten soburiet nekagorur. Inendet ii komiten kora chito ne ropchin sanishek che chang! Si kwom biik. Kora komiten bik che ko telelyo che konye kesork ingwechuton benyiton sikogochi biik. Chuton komi sanishek che chang! Ko togu kele ka chang biik che konye omitwogichon kwam.

Oret ne achame anegen beek igwekchuk en mbarenyun ii, ko ele oibtoi beek ii ak ndooit agoi mbar. Amun si achame oiben beek ndooit ii ko amun roisi iman ii ago chokinet anaga ngwek. Ameken sure kora ale konyor ingwek tugul beek en beek che magat.

Ripsetab arek ab nego, kee meken sure kele kogirib en ele momiten ingwek asima-am icheget. Kora imuti ele negit sogek ii amun ng'ororekab arek kochome icheget koam sogek.

Pichaini kogobor ng'ororek ii ak arek ab ng'ororek. Ele kiripto ng'ororechu, kimuti koba osnet anan ko mbar legemet olino ele miten sogek, amun icheget koame icheget sogek.

Boishetab minetab piasinik ii, yon imoe inet chito, imuti chito agoi mbareng'ung ak kityo inet. Ingotelel ak iborchi ele kimindoi piasinik ok ole kitutiito. Kora minetab piasinik komuch iyum bikab kokwet koba kibagenge ak iarorji icheget iborjini video anan iarorjini mutyo agoi konai icheget.

Boishietab ribsetab negoo yon imoche iwal en kongung, iwole kou arorutik chechang. Netai ko aarek imuche ialdee ak ibeal aalak en ndonyo nebo oeng ingete chengetu chebo negoo imut kobaa kokwet sikomuch icheget kowalgee

Boishetab ietab arwetab teta, komoche chito ne kigoyoe noto asikomeken sure kole komong moita komye ama iimak. Kora komoche kiisto ng'okto ama iim kametab moita ak moita komel sikoseret moita. Ak kora, iigete tuga alak koba ele loo yon ie moita teta.

Bo komonut boisietab chobetab mursik en kokwet amun mursik ii, koibu biik kibagenge ak koib kalyet en kokwet. Kora mursik ii kogikenai kele chego choto chekinogi yon miten toek kokwet anan mi kotab chii kinogi chego mursik.

En pichait koboru chito agenge nemi olebo ng'otwa, ne kanam inendet artet. Artani ko nyoani kosto manyoekyik asi komuch koet. Yon kagenyoan komuche artet inendet koner.

En pichait kogobor bendo ne kogorur. Bendo indoi soburiet maa ye koinde soburiet maa inde bendo ak itesyi beek, ak ilaal tor koruryo. Yon keiger ile kogoruryo agobek beek ii itesyi tuguk cheu: nyanyik, chumbik, ketunguuk, ak ikorkoren ikorkoren ak iger kora tor konamak ak koruryo.

Kiy ko sotonok. Sotonook cheu che kochobe Masaek che tenden. Sotonochu, kotam kindo mursik si keyei. Sotonochu, kindo mursik ak kegonor en ole ma kaitit, ole burgei ele motot konyor beek ak ole kosisigei ak kobur betushek somok agoi ang'wan yon kogoruryo kerong mursik ak keyei.

Tuguk che mile biik en pichaini, ko ng'ororek che ome tuguk che muren. Tuguk che muren che ome komuche icheget koib mianwogik en ng'ororechu. Kora tuguchu kogokitumchi taban konyolu kitumchi kapsirati sikebel anan ketumchi mbar icheget. Kora ng'ororechu ko kaseretyo amun kaam tuguk che monyolunotin en borwekywak che tot kogon mianwogik.

Ng'omnotet ne kimokinge en tiletab tuga, ko nyolu korong ko ele kindo bendo ko ele tilil. Ne bo oeng' ko nyolu ke ng'ob iman amatin kotiny ge asimonunyo, ak sitokobur betushek che chang. Nebo somok ii, ko nyolu ketile polepole amat ketil amo